Gimamiya mor ahinya e picha ni en ni oneno ka ojendewa matindo ariyo tiyo matek kagimako rech kendo gimako rech maduong' ahinya manyadhi, madhi omo ohala maduong' epinjwa. Kendo gitiyo enam maler mar ogandawa maomo mor kendo omo dongruok.